Ũndũ ũrangenia haha nĩkuona atĩ mũrĩmi ũyũ onake nĩakenete nĩamu, nĩaronekana maciaro ma wĩra wake matinorĩra, mũrĩmi ũyũ arangenia tondũ rĩrĩ, nĩekĩrĩire kĩo wĩra-inĩ wake na beetroot ciake ikaumithia wega, na koguo, kĩrĩa kĩrangenia mũno nĩatĩrĩrĩ, mũrĩmi ũyũ nĩaraigua nĩaiganĩire nĩ maciaro marĩa anyitĩte tondũ rĩrĩ, angĩkorwo maya nĩmo anyitĩte rĩ, hihi areyũria, ici ingĩ nacio citikĩrĩnjega makĩria kana o ta ici, koguo akaigua nĩaruta wĩra wake, na maciaro nĩmaroneka, ko ngakena nĩatĩ, ona mũgũnda wake nĩũronekana wĩna riri, kuga atĩ mũrĩmi ũyũ, nĩekĩrĩire kĩo mũgũnda-inĩ wake nĩa, akahũra beetroot ciake, ndawa ya ũme nĩamu tũrona, mũgũnda wake ndũhinyarĩte, gũtirĩ beetroot ĩhana ta ĩrĩtwo nĩ tũtambi kana ĩgathũkangio nĩ ũme, koguo , ngakena nĩũndũ, kĩo kĩa mũndũ onakĩo nĩkĩmũkenagia rĩrĩa ona maciaro mega, na ngakena nĩ kwĩrutĩra kwa mũthuri ũyũ, nĩamu, ti andũ othe mendete wĩra, angĩ nĩ igũta ma.

Kũrĩmĩra itharũ nĩũbataire ũkamenya atĩrĩrĩ, ĩhihi matharũ makwa rĩ, ndĩmahandĩte atĩa, matharũ maya onakorwo nĩndĩmahandĩte itahandĩte na raini rĩ, ũmenye gatagatĩ ka matharũ macio, nĩkũrĩ na mahuti, na mahuti macio mamwe matikoragwo me mahuti mako me tarĩngĩ nyeni, no kameneya, ũgabatara kũmenya atĩrĩrĩ, matharũ makwa matibatire gũkorwo na mahuti mau, ũguo ũkoyaga banga gaku ũkarĩmĩra mwena na mwena, nĩgetha ũhote gwĩthema gũtinangia matharũ maku mĩri, kana gũtinia ũtekũmenya, koguo ũkarĩmĩra mwena na mwena, nogacokanĩrĩria ũkĩeheragia mahuti macio, na rĩngĩ, ũkahota kũmenya atĩrĩrĩ, itharũ rĩaku rĩ, ĩhihi rĩana matharũ mangĩ marĩa momagarĩte gũkũ thĩ, ũguo ũkaunanga matharũ macio mathũku ũkamarekia hau thĩ nĩamu nĩmegũtwĩka thumu wa itharũ rĩaku, nĩmekũhotithia itharũ rĩaku gũkũra wega, rĩna riri nĩamu nĩũrĩhe thumu, na nĩwahota kũrĩrĩmĩra kumana na ria ũrĩa ũrarĩa thumu warĩo, na koguo ũkona itharũ rĩaku nĩrĩagĩa na riri, na nĩrĩa cenjia, na itharũ rĩaku nĩgetha rĩthakare ta rĩrĩ, ũbataire kũmenyerera na ndawa ya ũme kana ndawa ya hehe nĩgetha rĩhone.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria inĩ nĩ atĩ rĩrĩ ũyũ nĩ mũndũ na nĩ mũrĩmi ũrĩmaga mahũa maingĩ magũthiĩ kwendia tarĩngĩ mũndũ ũyũ arĩmaga mahũa maya make nĩgetha ahote gũthiĩ kũmendia tarĩngĩ thĩ cia nja o korwo ena mũndũ manyitanĩire akagĩraga mahũa maya nĩamũ ndũngĩhota kũrĩma mahũa maingĩ ũũ ũtarĩ na kũrĩa ũramaroria tondũ mahũa mĩmathũkaga rĩrĩa mkũrĩrĩra na makũra makĩria ya ũrĩa mabataire, ũguo niĩ ĩngĩũga kĩrĩa kĩroka meciriainĩ mũrĩmi ũyũ ena handũ etagio mahũa kwoguo nĩgeta ahote kũrĩma mahũa mathaka na mega nĩkĩo agitĩire mahũa make kũamania na riũa kana mbũra ĩrĩa ĩngĩ thũkangia rĩrĩa mbũra yaũra ĩ nyingĩ na ngona atĩrĩrĩ ,mũrĩmi ũyũ ena kĩo tondũ rĩrĩ nĩndĩrona mhũa nĩ maingĩ na kwĩna mo makũrũ na kwĩna mangĩ manini na kĩndũ kĩngĩ gĩũkaga meciria inĩ makwa nĩ atĩrĩrĩ mũrĩmĩ ũyũ nĩ endagĩria mũndũ mahũa make angĩkorwo nĩ ũrenda mahũa na ta ĩno yake no akwenderie nĩ amũ ndangĩkorwo ahandĩte mahũa makinyu na rĩngĩ ena kũndũ kũngĩ ahandĩte cito inĩ kũogũo mũrĩmĩ ũyũ ena.

Mogwati marĩa makoragwo kuo rĩrĩa ũrarĩithia ng'ombe kũndũ kũrĩa gũitagwo gĩko rĩ, ng'ombe ĩyo noũkore nĩkoranire na gĩcuba naya thecwo, yathecwo yagĩa na kĩronda kĩngĩ kĩnene mũno, na noũkore atĩrĩrĩ, gĩcuba kĩu nĩkĩarega kuma na koguo gĩgakũrehera hathara ya gwĩta vetinary nĩgetha ahote gũteithĩrĩria ng'ombe ĩyo kũruta, ateithĩrĩrie kũruta gĩcuba kĩu harĩ ng'ombe, na rĩngĩ, ng'ombe iria iríaga kĩara-inĩ nĩirĩaga gĩko kĩingĩ mũno tondũ, ta rĩngĩ nowone, ng'ombe ĩyo nĩyarĩa maratathi, na maratathi nĩmahinyaragia ũgima mwega wa mwĩrĩ wa ng'ombe, na rĩngĩ ũgakora nĩrĩire indo ta diaper magĩko gĩko kĩingĩ kĩrĩa kĩngĩhota kũhe ng'ombe icio nda ngũrũ, na ng'ombe yagĩa nda ngũrũ nĩwonaga nginya nĩyacenjia mwĩrĩ, na koguo nĩbataraga ndagĩtarĩ, na koguo, we wĩta mũrĩmi we nĩwe ũthiaga hathara tondũ rĩrĩ, warekereria ng'ombe yaku yarĩa gĩko na yagĩa nda ngũrũ na njoka, ũmenye wambere ng'ombe ĩyo nĩyahinyara, nanĩrabatara ndawa cia njoka, nomenye nĩgetha ũmĩhe ndawa cia njoka rĩ, nĩũgũbatara ndagĩtarĩ wayo amĩrore, nĩgetha amĩcenjerie ta rĩngĩ ndawa ĩtige kũhinyara.

Nĩnyendete kũnora tũhiũ twakwa na tuba, na kĩrĩa gĩtũmaga nyende kũnora tũhiũ twakwa na tuba rĩ, nĩ tondũ rĩrĩ, tũhiũ twakwa rĩrĩa ndĩrenorera ndĩ mwenyewe, tũhiũ tũu nĩtũhotaga kũhĩga nginya, harĩa niĩ ndĩrenda tũhĩge nĩamu ndingĩkĩria kahiũ gakwa na nĩko ndĩrahũthĩra gũkerera nyeni, ndĩgakĩrie kũnora, gatwĩke atĩ rĩrĩa ndĩrakera nyeni ciakwa nogatinie nginya kara gakwa kaige thĩ, ũguo ndĩkanoraga kĩwango kĩrĩa ndĩramenya kahiũ gaka ona ndahũthĩra gũkerera nyeni ga ona gatindirũka, kahane ta gekũndihia, gatikũndihia ũndũ ngũbatara gũthiĩ thibitarĩ, ningĩ tũhiũ twakwa ndĩnoragĩra tondũ rĩrĩ, rĩrĩa ndaneana kahiũ gakwa kanorwo, nĩũkoraga mũndũ ũcio nĩanora kahiũ, anora nginya kahiũ kau gaku gacekeha tondũ ye enabata na kahiũ kohĩge makĩria agũkenie, na tarĩngĩ we mwenyewe ndũkwendaga kohĩge makĩria yoguo, na kahiũ gakwa noraga na tuba tondũ, nĩndĩramenya o kahiũ kena mahũthĩro marĩkũ, tarĩu kahiũ ka nyama ndigagĩrĩra nĩndakanora biũ na kohĩga wega tondũ kau, gatiraruta wĩra nogũtinangia nyama na nyama tarĩngĩ nĩ nyũmũ na nonginya kohĩge makĩria.

Mĩako ya mabiacara ĩrĩa manene taũni-inĩ yakwa, mwako wa mbere ũrĩa njũĩ mũnene na nĩũkoragwo na andũ aingĩ arĩa magũraga, nĩ mwako wĩtagwo wa Best Lady, na Best Lady nĩ mwako ũrĩa wendagia indo cia airĩtu kana cia mahũthĩro ta rĩngĩ ici, nĩyendagi njuĩrĩ, nĩyendagia ma maraci, nĩyendagia indo ta mbandana, mĩgathĩ, mbangiri indo ta icio, ũcio nĩ mwako mũnene mũno ũrĩa njũĩ wĩ taũni-inĩ yakwa, ningĩ mwako ũngĩ mũnene mũno nyonete taũni-inĩ yakwa, nĩ mwako wa thubamaketi, na mwa na thubamaketi ĩyo rĩ, nĩ nene tondũ nĩrĩ customer aingĩ na ĩna indo ciothe cia mĩhĩrĩga mĩingĩ na nĩamu, mũndũ kũu nĩaiguaga ena thayũ, ategũtinda akĩũria mũndũ kĩndũ gĩkĩ nĩ mbeca cigana nĩamu nĩkĩandĩkĩtwo hau, ũcio nĩ mwako ũngĩ mũnene, ningĩ mwako ũngĩ mũnene nyonete, taũni-inĩ yakwa nĩ mwako wa kwenderia iratũ na nguo, hena mwako mũnene mũno wa kwenderia iratũ na nguo cia athuri, an mwako ũcio wendagia nguo iria njerũ njerũ cia a thuri na iratũ cia goro na koguo nonjuge nĩ mwako mũnene.

Mĩrimũ ĩrĩa mĩũru thĩ-inĩ wa bũrũri witũ, nĩ wambere nĩ mũrimũ wa malaria na gĩtũmi kĩagua gũtwĩka mũrimũ mũno rĩ, nĩũndũ nĩũninaga, gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ, arĩa magũmĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ, na mũrimũ ũyũ wonekanaga kaingĩ thĩ-inĩ wa icigo cia gĩthumo, nĩamu kũu, nĩmarigicĩirio nĩ iria na koguoa, matiaganaga na mĩrimũ ĩno ya malaria na mũrimũ ũyũ nĩũre cũngagĩrĩria ikuũ nyingĩ mwena ũcio nĩũndũ rĩrĩ, rĩngĩ mũndũ nĩaremwo gũkinyĩra motungata ma naihenya, nĩamu mũrimũ ũyũ ti nĩúkoragwo na maũndũ mangĩ ta, mũndũ noagũrũke, anjie gũbogotha, tondũ nĩ mũrimũ mũru mũno, ningĩ mũrimũ ũngĩ ũgũmagira bũrũri witũ wa kenya nĩ mũrimũ wa kanja, na mũrimũ ũyũ wa kanja gĩcigo kĩingĩ kĩa andũ na andũ acio makahota kũhinyĩrĩrĩka nĩamu, mũrimũ ũyũ ndũrĩ ndawa, na kwaga ndawa kwa mũrimũ ũyũ, kũhatĩkagĩrĩria arwaru angĩ tondũ rĩrĩ, o mabataraga moke mekwo, gũthambio thakame, na koguo rĩrĩa moka mahota gũthiĩ gwĩkĩ gũthambio thakame matakũheo ndawa ĩrĩa yahota kũnyihanyihia mũrimũ ũyũ, ũkahatĩ.

Njĩra ĩrĩa nyendete mũno ya kũhũthĩra ya kũrĩha marĩhi kũgerera mũtandao wa ĩntaneti nĩ njĩra ĩtagwo ya Mpesa na njĩra ĩno rĩ ndĩmĩhũthagira tondũ rĩrĩ rĩmwe wathiĩ kũndũ kũgũra kĩndũ na nĩ indo nyingĩ ũragũra ũgakora mũndũ ũcio ara gwĩkĩrĩra ũrerwo ũtũme mbeca tilu inĩ na tilu inĩ ĩyo ndĩkoragwo ĩna marĩhi kũogũo ndũngĩigũa hinya gwĩkĩra mbeca icio tondũ rĩrĩ gũtirĩ mbeca ingĩ ũra batarĩkana wongerere harĩ mwendĩa ũcio na kũogũo kĩũ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩkoragwo na ũke mũndũ ahotaga gũkena tondũ hatĩrĩ makĩria wa mbeca irĩa ũrabatarĩkana kũrũta ũrongerera nĩngĩ nĩ ahũthagĩra mũtandao wa bengi nĩtondũ rĩrĩa ndahũthira bengĩ kũrĩha maũndũ makwa nĩndĩkoraga tarĩngĩ nĩ ndaneo rĩthiti na rĩthitĩ ĩyo no ndĩmĩhũthĩre ta rĩngĩ gũthiĩ gwĩtia kindũ gĩakwa angĩkowa gĩtiakĩnyĩre na rĩthiti ĩyo nĩ yo ĩtwĩkaga nĩ yo yatwĩka atĩ mũndũ ũyũ ndangĩrega kũnengera indo ciakwa nĩ amũ ndĩna rĩthitĩ ya bengiatĩ nĩ ndamũrĩhire na akĩrega gũkinyia maũtũngata make.

Moritũ marĩa mahi gũmĩire ũheani wa motungata gĩcigo-inĩ gĩakwa rĩ, wambere, aruti wĩra a thibitarĩ nĩmanyihĩte mũno, na koguo ũgakora atĩrĩrĩ, andũ nĩ aingĩ arĩa marenda kwamũkĩra motungata, no arĩa maraheana motungata macio nĩ anini, na koguo, ũgakora ta rĩngĩ mũndũ noĩainũka atamũkĩrĩte ũtungata nĩamu, ona mũndũ ũyũ ũraheana ũtungata rĩ, onake nĩarabatara kahinda gake ta rĩngĩ athiĩ arĩe ranji nani matha make mathira noarĩinũka koguo ũkagirĩrĩria mũndũ kwamũkĩra ũtungata mwega wa wĩ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ, moritũ mangĩ nĩatĩrĩrĩ, thibitarĩ ici citirĩ na ndawa, na ndawa iria irabatarĩkana nĩgetha nĩaruti nĩ aikari a itũra rĩu, koguo ũkona andũ aya maroka kwamũkĩra motungata nĩmaracemania na moritũ ta macio ma kwaga ndawa, koguo mũndũ agacũthĩrĩria, agathiĩ kũgũra ndawa kũndũ kũngĩ kũrĩa kwĩna ũga goro, ningĩ moritũ mangĩ maracũ marakorwo na andũ aya maraheana ũtungata wa mwĩrĩ rĩ, nĩ kwaga onao kũrĩhwo wega, rĩrĩa marega kũrĩhwo wega, nao nĩmaraheana ũtungata wa mwĩrĩ, makona onao matirahũthĩrwo wega, na koguo magathiĩ nambere kũgoma.

Mũmera nĩ ũrĩ bata tondũ rĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩrĩa amuya kamũmera gaka ge gĩito-inĩ, ga gakĩnyĩta haha nĩ kuga atĩrĩrĩ, kamũmera gaka kena mĩri, na no kahote kwĩrugamia kangĩhanda handũ hangĩ, na gaitĩrĩrio maĩ ũrĩa kwagĩrĩire, kwoguo rĩrĩa mũrĩmi wona nĩ amunya, kamũmera gake gĩito-inĩ, na akamunya kena mĩri ũũ nĩ kuga atĩ, ona athiĩ ahande handũ hangĩ, na ekĩre thumu ũrĩa wagĩrĩire, na ahote kũmenya atĩrĩrĩ, tĩri ucio nĩ mũnoru, na ndagekĩre thumu mũingĩ ũrĩa ũgũcina mũmera ũyũ, nĩ tũkuona mũmera ũyũ ũgĩkora nĩ amu, nĩ ũgũthiĩ na mbere, wĩna mĩri wa ya kwĩnyitĩrĩra, na kwoguo nĩ tũwĩ abataire gũkorwo agĩkahe, kũhe mũmera ũyũ maĩ, tondũ waga kũheyo maĩ nĩ ũkũhinyara na ndũkũgwata na ihenya.